Ma en rawera mawuoyi kendo chalni koka odar e odni .Onenore ka ng'atma dwaro chako ngima nikech be oya nyiewo gas. Oting'o kube achiel gi matere manenore ni oti. Magi iya mor nikech odwa chako ngima kendo en gi geno ni ngima ne dhi bedo maber ba oyud pesa ma olok gik ma en godo .Obiro nyiewo matres manyien ba onyiew otanda moro. Nyalo bedo ni koka oyudo tich matin ma odwaro chako go ngima kaka rawera. En gi geno mang'eny ni ngima ne bro dhi maber emomiyo wanene ka omor ahinya.

Magi gin lewni ma chalo mek joch joma chuo kendo gikonyo nikech giumo dug ng'ato. Kendo moko neno maber ma kata ka ng'ato oneni , to miyi luor ahinya kaka ginyalo paro ni in ng'at maduong' e pinywa mar kenya kae. Lewni gi kaka long konyo mondo kik ng'ato oyud koyo ahinya e tiende kendo gimiyo ng'ato liet maber seche ma giwuoto e kinde mek koyo. Sati ni be waneno ni en gi kifungu kendo ng'ato nyalo loro kifungu go maber mondo kik koyo yude kata kik koyo go ng'ute.

Mae en tong' moboki kendo igoyo igoyo toke mondo owal re kendo idong' gi tong' ma nya iye cha. Ing'ade ediere kendo iketo ne kachumbari ma en nyanya gi kitungu moporie chumbi kendo gino mit ahinya inyalo chame kamano kata jok moko be madho kode chai. Jok moko kike gi mikate kendo gichame maber ahinya bathe kanyo nitiere sosej kendo mano be inyalo madh go chai kata inyalo chiele maber ba ng'ato chame kaka chiemo. Mano be ng'ato nyalo riwo gi mikate kendo omadh go chai maber. Gin tee iketo gi e kachumbari mae en nyanya gi kitungu moporie chumbi mamit ahinya . Mae nyalo geng'o ne ng'ato winjo kech kendo miyo ng'ato iye makore maber ahinya kata kodhi wuoth kata kotimo tijege mek dala.